Jo gweng wa tiyo gi mbui mag jo safaricom nikech mago e ma ong'ere ahinya. Bende seche moko gi tiyo gi mbui mo ongere ni amazon ma gi nyalo chulo odiechieng ka odiechieng kata dwe ka dwe. Gi tiyo godo e somo kod timo nonro e weche skul. Bende gi nyalo tiyo godo e tudryuok gi osiepe gimkata gi jo ot seche ma gi dwaro. Mbui no konyo gi konyo e moro gi seche ma gi neno tuke video. Mo ogik en ni mbui no konyo gi yudo weche manyien mondo gi nge gi ma timore e piny.

Ma gi jo ma ng'iyo olemo ma ongere gi dho ngere ni strawberry, olemo ni ji ohero nikech omit to okwar ha. inyalo ti kode e loso jam ma iwiro e okate kata inyalo ti kode e loso icecream, kod loso chocolate bende inyal chame ka onumu. Olemo ni chiek kuonde ma ng'ich to seche mi chako pidhe odwaro manyiwa mar nitrogen gi dho ngere. Kose pidhe onyalo kawo higa achiel mondo ochiegi.

Okang' mokwongo en ni rowere kod jo od gi chokore kamoro achiel ne nyasi. Rowere rwako lewni ma nya chon to kendo gimiel ka pok githi e nyange. Rowere go imiyo mich kaka pat pat, chak kod pi. Bende imyalo migi luth mar timo nyasi. Rowere go itero e nyang'e kendo ongadogi gi ng'ama ong'eyo tij nyangi no. Bang' nyange, mon kata mine rowerego romo kod rowere e nyasi kama irwako gi kaka joma dongo. E nyasi no inyalo neg rombo. Moko bende itero ga e chenro mag tiegruok mondo opuonjgi kaka ngima chalo.